Ngĩrora wega mbica-inĩ ĩno, nĩ ndĩrona haha hena mũtumia, na mũtumia ũyũ ũrĩa aroneka nĩ athiĩte mũgũnda. Kũrĩa aroneka harĩ indo hande haha, na ndarora wega nĩ nguona ĩno tarĩ mĩtĩ. Rĩrĩa ũgũtua kũhanda mĩtĩ, nĩ wambaga kũharĩria gĩcigo kĩnini kĩa mũgũnda, harĩa wambaga gũita mbegũ cia mĩtĩ ĩyo, tondũ mbegũ cia mĩtĩ nĩ ikoragwo ciĩ nini mũno. Rĩu nĩho ũhotaga gũciita, ũgacoka ũgaciĩkĩra handũ hau tũĩtaga tuta. Na rĩrĩa ciamera, ũgacihe kahinda ka mĩeri ta ĩĩrĩ, nĩgetha mĩtĩ ĩyo ĩgakorwo yaneneha neneha. Kuuma hau, rĩrĩa mĩtĩ ĩyo yaigana, nĩ ũcokaga ũgathiĩ tuta-inĩ ĩyo, ũkamĩmunya wega, ũndũ ũtakũtania na mĩrita yayo. Ũkora, ũgathiĩ ũkamĩhanda rĩu harĩa ũkũharĩirie ũkũhanda mĩtĩ ĩyo. Rĩrĩa ũkũhanda mĩtĩ ĩno, nĩ ũtemaga marima, kana itegũ, irĩa wĩkagĩra tĩĩri na thumu, ũgacoka ũgoka ũkanda mĩtĩ ĩyo, ũgacoka ũgĩitĩrĩria maaĩ. Na rĩrĩa waitĩrĩria maaĩ, mĩtĩ ĩyo nĩ yoyaga kahinda kanini, ĩkagũata, na ĩgacoka ĩgathiĩ na mbere gũkũra. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno, tondũ mĩtĩ nĩ ya bata mũno mĩtũrĩre-inĩ ya andũ, na rĩrĩa ũkũhanda mĩtĩ kwa wĩingĩ, nĩ ũteithagia kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, gũtheria rĩera, ona ningĩ mĩtĩ nĩ ĩrehaga kana nĩ ĩteithagĩrĩria kũgucĩrĩria koguo gũtikũara mũno.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ nguona ũyũ nĩ ũrĩithia wa mahiũ, kana ũrĩithia wa mbũri, ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo wĩkĩkĩte mũno rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ marĩithagia mbũri ici. Na ũrĩithia ũyũ wa mbũri nĩ ũũkĩte kũguna andũ aingĩ mũno, nĩ gũkorwo makoretwo makĩrĩithia mbũri ici, na rĩrĩa cianeneha, no maciendie, kana igathĩnjwo igatũarwo gĩthĩnjĩro ciarĩkia gũthĩnjwo igatwarwo mbucĩrĩ kũrĩa andũ rĩu mathiaga makagũra nyama kuo. Ũrĩithia ũyũ wa mbũri, nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, na nĩ ũndũ ũtahũthagĩra mbeca nyingĩ tondũ, kĩrĩa ũgũbatara, no gũciakĩra, na ũgacoka ũgaciethera irio. Mbũri nĩ cirĩithagio mũno nĩ gũkorwo itioyaga ihinda inene gũkũra. Rĩrĩa mbũri yaciarwo, nĩ yoyaga mĩeri ta ĩtano ĩgakorwo ĩgĩthiĩte kũgimara. Na mbũri nĩ ĩhotaga gũciara maita meerĩ harĩ mwaka. Kũguo ũngĩkorwo wĩna mbũri nini, thutha wa kahinda kanini, nĩ cigũkorwo ciaingĩha, na ũgakorwo wĩna rũru rũnene. Kũguo ũyũ nĩ ũndũ ũteithĩtie andũ aingĩ kũgacĩrithia mĩtũrĩre-inĩ yao, tondũ rĩrĩa mekũendia mbũri ici, nĩ monaga mbeca nyingĩ.